App ya Mpesa ĩna indo nyingĩ, ĩna ũteithio mũingĩ. Ni tondũ kwĩna maũndũ ma kũigithia mbeca. No ũige gwa Zidi, M-shwari. Twathiĩ kwa airtime no ũgũre ya international. Tuge nĩ ũrenda gwĩtana bũrũri wa nja, no ũgũre airtime kuma Mpesa, wĩna Mpesa app. No ũrĩhe nginya indo wĩna kũu nja, ũrĩhe na Mpesa, nginya nja ya bũrũri. No ũgate tigiti waku ũgereire njĩra ĩyo ya Mpesa wĩna mbeca hau. No ũrĩhe nginya ndege. Na no ũigĩrwo nginya insurance, na maũndũ ma thibitarĩ. Tũroretwo na maũndũ maingĩ mũno ni app ĩyo, nginya ũkĩenda kũgũra kĩndũ he ũrĩa ũngĩtũma na Paybill yaku, ya kũndũ kũu ũratũma mbeca kana ũrĩhe kĩndũ, nginya till number no ũtũmire wĩna Mpesa app. Na wega wayo nginya ugĩtũma mbeca kwĩ mũndũ nĩ ĩrakwĩra ũratũma kũ, kogwo ndũngĩte mbeca raithi. Nĩ njega. Mau nĩmo maũndũ marĩa marateithia na Mpesa app.

Nĩ thukuru ta -Talek Boys, Olosio Secondary School, Ololunga Secondary School, Moi Girls ĩ Kamangũ, Bridge International. Thukuru icio nĩ ikinyĩte gĩkĩro gĩa kĩmabũrũri ũini-inĩ.